Eng chi age tugul, ko kararan itinye borwek anan ko borto ne kararan. Ko sikomiet borto neng'ung'et, kochang tuguk che keyae, ngo ka amitwogik, ngo ka nee. Lakini neoo missing, ko kararan kechule borwek. Ko ng'ichul borto, kokimitu, akitepchei koek keny. Ko kito netai ne iyoni borto sikechul ,ko labatet. Kararan yo ilabati chi, ngo ka karon, anan ko ka jioni. Ko ngi labat kou karon, ko mie missing amu chule masolinik ap borto. Ko nebo aeng, ko kebendat. Yakaing'et ing kurkat, ko kararan iwendate. Ngo kewendi kap tilianutik, ko kararan. Ko nebo somok, komitey korik chu, che mii karnok, che kesute, che toreti borwek. Karnok che kisute chobo kelyek, chobo tegeshek, chobo batet, ak chebo kiy age tugul anan chebo borto tugul. Ko nguno, ko oratunwek chotocho che kararanen, che kechule ngalek ap borwek.

Eng kasarta ne kimite, kobo komonut missing simet. Amu, simet, ko kikotoret eng oratunwek chechang. Kikotoret kipsomaninik kokeny, amuu yoitinye kipsomaniat simet, ko imuch iboisie simoni eng oratunwek chechang. Ko netai, ngo kamaite ngalekab somanet ing sugul che kakakimetaiwok siboai eng kurkat. Ko nginyoru kipsoaniat ne ketamene kwae che kametochi mwalimu, ko miee anan ko imuch kipsomandianat ni simet kai, akwoo ipkocheng ing simet, kocheng walutik che kakiteb, konyoru walutik. Ko nguno konyumnyumchin kipsomanindet, si matikouikitu, anan yekagouikitu konyumnyumchin sikonyor haraka um walutik che kobo um kakiteb. Ko nguno, kikotoret kapsaa kipsomaninik ngalekab simoshek eng kasari.

Yaketau chi mung'aret, kopee mung'aret ne imache, ngot ko oo anan ngotko ming'in. Ko nguno mung'aret ne ming'in, anan mungareshek che mengechen, kochang kaimutik che bune biik, anan chemung'arainik. Ko kito netai kaimutiet netai, koimuch ko ng'ering'en alik. Imuch ketau chito mungaret, lakini biik che alisie, ko ngeringen. Ko nguno kokonu hasara eng tugun chechang, amu imuch kakeboisie chito chepkondok lakini keyai hasara. Ko nebo aeng, ko ngalekab chornatet. Imuch komii chorik, che ikenyi yokoimen, nyikobut mung'aret ng'ung' akochorso. Ko nguno ko kito ne korom notono eng mung'aret ne mingin. Ko nebo somok, koimuch keal tuguk kou che kiame kou mukatinik, ko imuch kongemakis, amu ngeringen alik. Ko nguno kongemkase tuguk. Nguno iwendi, iwendi kongemakse, ko nguno iwendi hasara neoo nea.

Ngoi kipsomaniat, ye kakakimutin sukul ipisoman, sukul ne kimenye, ko karraran neo kot ingen kito nekemutin sukul, amu kakonkey sigindet ibisoman. Ko nguno, miee neoo anan sait ne kararan ne ng'ete kipsomaninik koba korik che kisomane, ko kararan kongete sait taman nebo karon. Ko ngong'et, ko ngong'et kipsomaninik, anan kong'ete kipsomaninik sait taman, ko kararan amu sait notono, kotikochepchep akilit, kotom kong'et. Anan amu katikobunu komunyi akilit. Ko nguno ko kararan amu ngipkosoman kipsomanindet sait notok, sait taman, koname tuguk che kasoman. Ko ngiro ko kemboi, ko kakwai tuguk beet. Nguno ngipkoite kemboi, ko kakonget akilit. Nguno ko kararan yekanget kipsomanindet karon kosoman, amu, kakomuny akilit kokenyi kityo che kakisoman konam. Nguno sait ne kararan kongetyo kipsomaninik, ko sait taman nebo karon.

Kobwotutiet nyu, anan kito ne abwoti, yakaro chokora kokwee plastikishek ak ipkwoldoi, akere ale makarar mayaa iman kokwee chokoraishek chu plastikishek. Amu kito netai, ngokwei plastikishek, koistoi uchafushek cho kabitu eng taonishek chu, anan choko mitei. Lakini kito nebore chokoraishek chu, yokokwei plastikishek chu ak ipkwalda, ko kabar amu ipkwale tuguk che makarararen. Ne kataboisie anan kwale tuguk chebo bandaptai. Ko kaale kou ngoroik, anan kwale amitwogik. Lakini nguno ngisub, anan ngiro chokoraishek chechang cheae mung'arat not, ko chechang kole bangishek, anan kwale kuluishek, che koi kora, kong'eme borwek kwak. Ko nguno, miee iman kokwee chokoraishek chu plastikishek amu nyoru chepkondok. Lakini katakararan keboisie chepkondok eng oret ne ne nyolunot

Eng sukulishek chechang, koimuch koteteke, anan koimuch kolone. Lakini sukulishek chechang, ngabinyoru sukulit ne chang lagok, ne chang angot korik che kirue anan che kisomane ko ngeringen. Ko nguno, kuu sukulishek che tetekey, kobo komonut keyai keyan ketoret matkochilkey anan kebos. Ko kararan yekakitech korik chechang che kisomane, eng kipsomaninik, simatkochilkey sikonyor lakwet age tugul anan kipsomaniat age tugul somanet ne miee. Ko nebo aeng, ko kararan kotindoi sukulit koret neoo, anan kwal sukulit koret neoo, sikoimuch kotebe lagok simatkochilkey yakibendi kechesani, anan yokibendi ipkeamisie, ak yakisomani. Ko kiy age, ko kararan kechobe korik che kirue chechang, sikoru kipsomaniat agenge agenge ing kitandet nyi. Ko nguno kararan ketekso, anan ketej korik chechang, sikotoret ng,alekab

Chang ilimiseik chekuru biik nyokoro eng emetap Kenya, netai komiten nekele cheploch, kocheploch ii koking'isiakan en ngwenut akotep koik keringet kongunon kochem kobendi biik sang'ut ipkoroo kokere biik chetilchin beek en yundo, ko nepo aeng komiten olekekonore tiong'kap timin olekile Maasai mara ko Maasai mara komiten kochang tiong'ik chepo timndoo komiten kou moset, komit chang ndarok ak chechang, ko nepo somok komiten ainet nekele lake Baringo kobendi biik korutoi ipkoro tiong'ik chepo beek chelelachen kelyek ak ipkoro kora beek chetumuge chepelebich.

Kito nenyonchino met ngaro pichait ni, konyonchino met agere sirutik che lelachen che kakisir kele Communications Authority of Kenya. Ako sirutik chu, ko kakisirchi barak nebo tegset ne kiim. Ko atyam, eng tait ap, eng tait ap tegsot ni, agere chito newendati. Atyam let nebo tegsoni, akere garit ne lel. Atyam ko barak nebo tegsoni, akere ketit ne nyalil, ako barakut komite bolik che lelachen. Atyam tabndab garit nemii let nebo tegut ni, komitei kot ne iboru kole kot ne kiim, kot neo ne kiyae boisiet ne oo. Agere atya agere tait, ne um mii barak nebo karnet ne lel. Tait nemeche ko tui

Eng kabwatutik anan ngabwat, agere ale, kokochop serikalit kanetishetab soket ak torotet. Ko netai, ko kikonetech serikalit akobo komonutiet neoo akobo soket. Yekataoi chi age tugul mung'aret angot nda ne ming'in. Amu konu chepkondok che koi itoretekey chito. Ko serikalit, ko kikotoret bik kochopchi soket, kochopchi chi age tugul ole aldaishe tuguk chik, kibandet nenyinet. Ko nguno, amachop serikalit, ko kinyikonetso, konet biik ole kitaundoi. Atyam kosir biik che meche kotai mung'aret. Ko kichanga biik chechang che kimeche kotai mung'aret. Ako kichopchi serikalit soket, kochopchi chi age tugul ole aldoishoe, kibandeshek che aldoi chi tugul. Ko nguno agere ale, kikotoret serikalit anan kikochop serikalit oratunwek chechang ak kanetishet noko kechop soket.

Ngaroo teksoni agere ale tekset ne kim. Amu kitonetai agere tekset nemingin. Nekakitech ak kesalen nelel, netui ak nebusaliat, akityan kesal nebusaliat nemoche kotepche ku mauyat, aktyan kesir eng teksoni kesir kesire chetuen kule kirigistanen chebako Kenya. Akityan tabandab teksoni mingin komite ketiik ak karnok che mengechen che kakisal netui ne busaliat ak nelel ago kakiraten waiyat eng karnochuto tugul. Ko ngiwe tai komite oret ne tenden. Ko ngiwe taitab orani koparu kole mi, mite mulangoit nekechute orit ne kakisir main gate2 reception akobaru biik aeng ne kelach shatit nelel ak longit netui. Kobaru kole chu ko biikab kasit, kobaru kole yu kotekset nekim.

Ingaro pichait ni, kochang tuguk chenyonychino met. Netai, ngaro pichait ni agere ale pichait ni, kobo chii neoo ing Kenya ini, anan president. Ko ing pichait ni, agere ale baibai, akotindoi kelek che lelachen, akomeche mameche kotui missing. Atyam kokelach suit ne tui, akolach shatit ne lel, akolach tai ne pusaliat. Atyam let nenyinet, komite ngor ne meche kolel. Akotabanda, komitei benderet nebo Kenya ne tindoi rangiat ne lel, ne birir, ako tui. Ako chichi, ko katil sumek, maechen sumek, katil sumek komengechitu. Akobaibai, akoboru kole

Ingaro pichait ni, kochang tuguk chebwonchino met. Amu kito netai, akere mulangoit nebo karnok. Ko ing mulangoit ni, ko kakibelchi pichait nebo beliot, ak kwaeng, aeng mulangoishek chu, ako aeng beliot. Ko nguno ngaro, abwoti ale yu, koboru kole olo kikonore anan olop kekere tiongik ap timin. Ko ing mulangoit ni, agere oret ne tenden, ne chang sagek inguny, nebune karishiek kebendi ipkeker tiongik chutochu. Ko tabandab oret, kochang ketik, meche ko timdo. Amu tiongik chu missing, kotebe timwogik, nguno kochang ketik, akoboru kole yuu ko timdo ole tebe tiongik chutochu.

Ngaro pichait ni, kochang tuguk chechang chebo komonut. Ko netai eng pichait ni agere ale pichait ni ko tegset neoo nekim kot, nekituye biik che echen anan biik chebo bolotet. Ko ni, agere ale ni, ko chamait ap biik ap bolotet. Ko ngaro, agere teksoni kotindoi klasok chechang. Ako kakisir anan tindoi sirutik olo kakisirchi ole birir, akesire sirutik che lelachen che kale Jubilee. Atyam ko ngaro eng klasok, komite keunek aengu che kekatke. Ako tuen, akomitei kiy ne tui, anan rangiat ne tui, ak ne pusaliat. Ako barakut ap koi, komitei penderet ne birir nebo bolotoni anan nebo bichutochu